Ngimaakte chepkondok komye, asome mutyo kole alechini mutyo amu yoo kamii aaktii chepkondok chuto kapit shidet kidogo eng nambaishek kamii aaktii kanyapir nambet ne masupos anyapir kopa chepkondok oldo masupos kopa lakini matimakee kii amu chawekun chepkondok ngaleji safaricom kowekwa chepkondok kwanee